Olmurani we ntito naishopito inkilani e kitamaduni, nagira arany eshilita iltung'ana kumok oleng.

meetae iropiyiani naasieki esiai, te ilchambai nemeetae sii imashinini nabukokinyieki ichambai inkariak, te murua.

Tipika enkare emoti, nipal meitutua, ore peitokitok, nipik enkurma, ning'ol aitobiraki. Tapala meteyerayu ilkuti dakikani, nidotu taa.

Mesapuk ole tang'araki meeta ltung'ana ng'eno kitook nauniee ndaaki doo naijo anaa .

Katasa eena siai tenkaraki kayeu natum iropiani naitumia te matumisi enkaji ai, naas sii tenkarake, esham ilcustomani laine esinkiri lamir. Ore sii ena siai, ninye natumoi tenkop namanya.

Tang'araki kotumoki nkotoi ng'ejuko naiimu teknolojia naitelelek ana siaii oleng . Ore tang'araki kogol ana ootei amu itumia ropiani kumook piitum doo msaada niyeu.

Keitelelia biasharaa oleng neting'ilaa sii mbaa e mpurore amu menapii naa silingini kumook te mbeeti. Neishoo sii lopeny' maali nkaata sidaai enyok aikenisho neiyeloo si ana ropiani enchee.

biashara egirae alikoo tene, inchere ore pilotu oo mashini naji router, yaani bring your own divice nikinjori 20% ee bei musana.

Ronya app ee M-pesa Sim tool kit, tegelu lipa na Mpsea tipika paybill , tegelu business number nipik, tipika account number engarri, Alfu nipik Siana eeropiani etikit.